NACADA kokochin kanetisiet biik che chotok che kikoboisie kerichek, anan ko chi age tugul nenyolu konai kiy akobo kerichek chotok, che, che imuch kowelel icheket atebet nywaa nebo takaan kora. Kerichek chotok ko kerichek cheu maiyek, sigaret ak kerichek alak tugul. NACADA kora, koneti meng'ik eng emotunwek tugul akobo ilimetab kerichek che chotok cheu maiyek, sigaret, ak kerichek alak tugul che imuch koboisie chito. Kora NACADA kotoreti biik chotok che kikowal kerichek komeng'is icheck eng atebet ne nyolunot, akowelel atebetab kerichek. Kora NACADA kotoreti serikalit notok nebo county eng ngalekab chopishetab ngatutik neimuch kotoret serikalit eng oratinwek che terterchin.

Netai ndiker pichaini kobwotwon akopo Kajiando county nenotok ko county nemi kenya notok koo county netinye moswek cheimuch korutechi biik ana ko chumbek moswek cheu Amboseli noto koo netinye tiong'ik chemuch kerutochi tiong'ichoto ko cheu Cheplanget, Kerit, Ng'etundo, ak Beliot ak tiong'ik alak chechang, kora kotinye maswek cheu Kilimanjaro nenot ko milimet neo ak nekoi nemuch kora korutochi chotok akopo komosta noto po kajiado, kora kotinye nyanjet notok nekikuren kinukamori notok ko nyanjet nerondokee beek ii neimuch kora korutechi biik choto akokere kora akopo beek choto cherong'uke.

Eng boroindo neo, ayani korok kole kokomuch serkilat koib somanetab sokat kou taunet. Ne tai, kokomuch serikalit kokochi lakwet age tugul koboisie kompyuta eng' sukulishek chotok chebo serikalit. Notok kotoreti lakwet konai akobo kompyuta kotikomengech. Kora kokomuch serikalit kokochi sukulisiek chotok bo serikalit kanetik chechang', che imuchi konet lagok che chotok chemi sukulisiek chotok bo serikalit. Kora, kokomuch serikalit kokoito kitabusiek chechang' chotok che akosoman lagok chotok mi sukulisiek chotok bo serikalit. Ako kora, ko ngalekab rabisiek, che kikomuch serikalit kokoito, che rabinik chotok che boisie eng ngalek chotok bo lipanetab kanetik ak ortinwek che tereterchin.

Korong kochang kampunisiek chotok cheimuch konet kipsomaninik en ng'alekab somanywan notok konebo soket, kampunit netai komii kampunitab kidato, mi kompunitab uleson, mi kamppunitab tuteria, mi kompunitab mshule ako mi kompunit noto nebo eneza education. kampuni nebo tuteria ko kampunit neituitos kipsomaninik tugul akonet ichek en ngoret akenge akopo somanenywa notok nenyolunot konai ichek, kora kampunit noto nepo eneza education ko kampunit neineti kipsomaninik tugul koboisien sirutik chemeng'ech chotok kosirutik cheimuch kosir ichek eng simoinywany neiboti, kora kampunit nepo uleson koneti kipsomaninik icheck konai akopo somanenywany nepo atkan kora nenyolu konai icheck eng akenge en akenge.

En kaonti notok bo Nandi enkokwet noto bo Chesume eng komosta noto ne abunu, komite kanetisiet nebunu kipsomaninik. Kipsomaninik chotok ko chekikotar sugul, chebendoti eng sugulisiek cheterterchin. Che choton chengalaljin kipsomaninik choto cheteseta ak somanenywan agobo ngalekab somanet ago olenyalu kosoman ichek ak olenyalunot koripto ngalekab somanet kotaikotar somanenywan eng oret ne nyalunot. Kora komi kanetisiet noto nebo betut agetugul. Noto ko kanetisiet nemuch kogasyige kipsomaninik kobun eng rediosiek chechwak choto. Kora komi kitabusiek choto che kikosir kipsomaninik agobo somanenywan netai nekikobun ichek. Ko ngosoman kipsomaninik, komuchi kotaret ichek konai agobo somanet noto nenyalunot kosoman ichek.

En kaborunet nemi yu akere chito notok nekelach kiroisit noto nekitikin ako kora kelach munaok ako chichito kora kotinye komonut neo missing en sobetab chii aketugul, chichito kotoreti akong'ololchin biik chotok chekikoyan jeiso ana ko cheptolel akoo itikoni ichek akopo sobet notok netun komii kora tuwan kawek jeiso laitoriat akotoreti kora kong'ololchin biik choton chetomo koyan kiptayat, kong'ololchin icheck kowekyike kiptayat akomeng'is en sobet noto nenyolunot akotoreti kora koweleli ichek choto chekikotorchike sobet noto manyolunoot komuchi kora kong'ololchi ichek akomuch kocher ichek eng oret akenge alan ake.

Eng' kabarunet ne miii yu, kakibor korok kole katelelso biik eng' komosto notok nebo ureriet, ne ntotok ko urerietab labatet, amu ole kateleledo bichotok, ko kebor kole sirat eng' ing'uny, kokakisir kebor kele mi ole nyolu kotelele chito ne ,ne indoi, anan ko age agetugul agoi neletchin. Kora kebor kole, eng' yuu, koboru kole kanam chito pakoiyot ne kakisir kele Tana River County. Kobor kole eng' ureriet ne katet emetab Kenya, koketet ureriet notok bo labatet, notok ne ibelchinkey counties che terterchin, chemi chotok ko emetab Kenya, kobelchinkey akobo ureriet notok bo labatet.

Mitei kerichek chotok chebo cholera. Ako kerichek chotok chebo cholera kokoitoi serikalit notok bo Kenya, anan ko emet agetugul notok kanyor nyasuitiet notok bo cholera. Atkaan kora yekabit nyasutietab cholera, kong'ete notok serikalit nebo emet komugul anan ko emet ne ter ter, kotoreti bichotok kanyor nyasutiet notok bo cholera. Ako nyolu kora konai chito kole, eng' nginyoru kaimutik che uchu, itinye kaimutik chebo borto, anan ikuteke, anan itinye kora mooet notok ne mondoi, um ako kora ing'ung'u, konyolu inai kole ii sobet ng'ung eng' kimasta notok ne nyolu kechikil eng' kot nekit akonyolu irutochi serikilat notok bo Kenya, sikobit inyoru toretet notok nyolu, ako asikobit kora kotoretin eng' sobet ng'ung atkaan kora. Kerichek komii, akokotoi kora serikalit notok emet ko mugul ak emet notok bo Kenya

Korok netai kit ne kararan akobo siketab lagok eng' sugul konyoru sigik chik chotok chebo lagok, konyoru katigonet kobun kanetik chwak chotok chemi sugul che atkaan kora komi tugul eng' kibagenge, ko konetishie, akeneti ichek akobo sobet notok nemi, nemi akobo somanet notok ng'wong. Nyolu konai ichek kole, ngesich lakwet komomi kiy neyaa, akonyolu konai ichek kole tikotinye somanet nywaa notok nyolu kobelchikey, ako nebo aeng konyoru ichek sigik kora chebo lakwet konyoru katigonet kobun sigik chotok chemi gaa, akotigoni icheck akobo atebet nenyolu ko nyikis ichek, anan ne nyolu konai ichek. Ngapkowelel atebet kobun lakwandit akoi yotok kakokich, kakoit kakomach kekure biik chotok echen.

En kokwet noton abunu ko kokwet noton bo archer sumek en nandi kaonti ko kotoret kokwet en ngalek ab somanet sikotoret ichek en kanetisiet noto bo sokat ko kotoret kokwet kotuyo kandoik che tertergin cheko kowekel kotoret ichek akobo kanetisiet noto bo somanet ab sokat kora kotoreti ngalek ab kanisosiek chekokomuch kocher kanetik ak kochere kora kipsomaninik kora akobo ngalek choto bo somanet ak kotigoni ichek ak kongolalgin somanet ko kit nebo kamanut missing kora komiten komasuek che tertergin chetinye teturik che tertergin che ngalalgin ak ko chere lakok choto chetesetai akobo somanet nywan asikonget kogilji kee somanet nywan

Eng emet nyoo Kenya, kikopangan serikalit ortinwek chechang akobo namndaetab STIs. Eng oret netai, ko kikowelel serikalit kole, ole ineti kobun kanetishet. Eng kanetishet ni, koneti kobun sugulishek, anan ko redioshiek. Eng sugulishiek, koneti, kongolochin ako akojere chotok ko kipsomaninik akobo STIs, akoneti ichek konai kole nyolu kemeng'is eng sobet notok nemonyolu kotinye chi STIs. Eng oret nebo aeng, ko kikowelel serikali kele, kikirutechi notok komasta notok nebo kanyaiset, konyolu ketoretin, ak rabinik alak tugul, akobo nyasutiet notok po STIs.